Kandi ĩno ya BIMA PIMA nĩ kandi ya kũgitĩra arĩmi kana kũgitrĩa ĩndo cia arĩmi, nĩ njiguĩte atĩ andũ mangĩthiĩ hathara wĩna kandi ĩno rĩ no ũhote gũcokerio hathara ĩyo kana no ĩrũmagĩrĩre hathara ĩyo, hathara ya mĩgũnda ya mahiũ kandi ĩno nĩ ya arĩmi, ĩteithagia mũno arĩmi, mangĩona hathara nĩ kũmarũgamĩrĩra nĩgetha macokie hathara kana magunĩke nĩyo.

Ee kambuni ya mbere ĩrĩa yũĩkaine nĩ andũ rĩ, nĩ kambuni ya Del monte. Kambuni ĩyo ĩkoragwo Thĩka, na wĩra wayo rĩ, nĩ gũthondeka mananathi na gũthondeka, nĩ gũthondeka njuici na mananathi kana matunda marĩa mangĩ. Del Monte nĩ yũĩkaine mũno tondũ andũ nĩ menendete kũmĩnyua, ĩĩ. Ya kerĩ nĩ kambuni ya Kenya Power. Kenya Power nĩ yũĩkaine mũno tondũ nĩyo ĩtũheaga thitima na nĩyo kambuni ĩrĩa nene ĩgĩtũheaga thitima na rĩu andũ nĩ mamĩũĩ mũno.